Yiero kit pur, biro kaluore gi koth, tiere mar, nitiere mar betie mar koth kata chieng'.Koro japur nyalo yiero kaluore gi ka koth ng'eny to nitie kit pur ma onyalo puro, ka koth tin bende nitie kit pur ma onyalo puro.